Haha haroneka ta nyanake cirarũa. Kwĩ anake erĩ maroneka makĩrũa, na gũtirĩ mũndũ ũramagirĩrĩria. Angĩ nĩkugĩrĩria, atumia makaugĩrĩria haha mwena nao anake angĩ me mwena makĩrorera. Nĩ haroneka mũtumia ũmwe enyitĩte mũtwe. Hakoneka nĩ ngũĩ, na rĩrĩa mũndũ ona handũ ta haha ĩĩ nĩ honekaga hatirĩ na ũiguano. Kwĩ andũ matariguana haha, na nĩ ũndũ ũroneka wĩ handũ mũciĩ-inĩ wa andũ. Handũ ta haha maita maingĩ nĩ andũ makoragwo maagĩte kũiguana kana ũkona nĩ ũndũ mahĩngĩcanirie mĩario. Na ota ũrĩa hoĩkaine andũ marakara, na mũno mũno athuri kana anake, wonaga nĩ marũa. Na ũkoragwo ũtarĩ ũndũ mwega, tondũ thaa ingĩ nĩ hakoragwo nginya na nguraro, kana ũgakora nginya andũ angĩ nĩ moragana na thakame ĩgaitĩka. Rĩu ũndũ ta ũyũ ndũkoragwo wĩ ũndũ mwega, na maita maingĩ na maingĩ andũ nĩ meragwo mahote kũiguana.

Haha haronekana nĩ borithi maigĩte, makĩenda kũiga ngari kando kana makĩenda kũrora ũigĩrĩru wa ngari ici. Nĩtũrona borithi maigana ũna marũgamĩtie ngari, na nĩ haroneka nginya he borithi atumia, na maita maingĩ ũndũ ũyũ nĩ ũhanĩkaga bara-inĩ nene cia gũkũ Kenya makĩenda kũrora kana ngari nĩ cikinyanĩirie wagĩrĩru kana ũigĩrĩru na nĩ maroraga nginya thibindi cia ngari icio, na kana ndereba nĩ makĩrĩtie athii arĩa me ngari-inĩ ĩyo, no gũkũ maita maingĩ nĩ wonaga atĩ ona mahĩtĩtie, ndereba mahĩtĩtie nĩ maheanaga mbeca irĩa twĩtaga gacai kanini, nĩguo mahote kũhetũkio nĩ borithi, na nĩ tũrona ũndũ ũyũ nĩ ũracũngĩrĩria mĩtino mĩingĩ ya barabara, tondũ kaingĩ na kaingĩ ngari ici nĩ cikoragwo cikĩrĩtie athii na andũ aingĩ mũno, kana ũgakora nginya ngarĩ ĩo ndĩrĩ na marũa, marũa marĩa mabataire gũkorwo namo, na ũndũ ũyũ ndũkoragwo wĩ ũndũ mwega, no rĩngĩ na rĩngĩ nĩ mateithagĩrĩria nĩguo ndereba magakorwo makĩrora mũno.

Hakwa ndirĩ gĩthimi kĩa ũigĩri. Na he mawoni-inĩ makwa ti ũndũ mũhũthũ kũgĩa na ũhoro wĩgiĩ mawatho ma ũrigitani gĩcigo-inĩ gĩakwa. Nĩ ũndũ, ũndũ wa ũrigitani nĩ ũndũ ũkoragwo wĩ mũritũ mũno. Kũringana na thirikari ĩno itũ ĩ, nĩ ĩremetwo kwandĩka arigitani aingĩ, ona bũrũri-inĩ nginya gĩcigo-inĩ gĩakwa. Na mawatho ta maya kaingĩ nĩ maregaga kũhĩtũka kana gũkorwo makĩigĩrĩrwo nĩ ũndũ, arĩa me thirikari-inĩ, nĩ mararemwo nĩ gũtongoria ũhoro ũcio. Hĩndĩ na hĩndĩ atongoria arĩa me mbunge nĩ mahĩtũkagia mawatho maya ma ũrĩgitani, no woka kũrĩa icigo-inĩ citũ na thibitarĩ irĩa ciĩ icigo-inĩ citũ, nĩ ũrakora mawatho macio matirekĩrĩrwo mũno. Nĩkĩ? Nĩ ũndũ ningĩ gũtikoragwo na mbeca cia kũigana, cia mawatho macio gũtwarithio na mbere. Kana thaa ingĩ gũgakorwo gũtarĩ nginya na, andũ arĩa mathomeire ũndũ ũcio mangĩhota kũ ũtwarithia na mbere. Rĩu hakwa nĩ nyonaga ti ũndũ mũhũthũ nĩ ũndũ wĩ mũritũ mũno. Na kũringana nginya na andũ arĩa me bũrũri ũyũ, tũrĩ aingĩ na gũtirĩ.

Haha haroneka nĩ andũ marathomaga kothi ya kũrugakũringana na ũrĩa mekĩrĩte nginya ngũbia mũtweinĩ na nguo iria mekĩrĩte cia, nguo njerũ mũtwe, na cati. Makoneka nĩ gũkũngũĩra marakũngũĩra, tondũ makoneka ta marĩkĩtie kothi yao, rĩu marakũngũĩra na myĩmbo makenete. Nĩngĩ nĩ ũndũ mwega gũkorwo warĩkia kothi, na makoneka mena gĩkeno kĩingĩ mũno. Haha mbere nĩ maroneka nĩmahetwo ĩheo, nĩ ta okorwo nĩ marakĩhotanĩte handũ kana nĩ marakĩhotanĩte handũ hanene mũno. Na ukoneka wĩ ũndũ mwega mũno. Ningĩ nĩmaroneka othe nĩ airĩtu kũringana na ũrĩa mekĩrĩte othe nĩ airĩtu na maroneka mena ũkũngũĩri munene na nĩ ũndũ wa gũkenerera.

Haha haroneka nĩ andũ mahetwo handu ha gũikara. Na nĩharoneka nĩ atumia na ciana. Andũ nĩ maroneka maarĩte mĩgeka thĩ kũonania ho niho makomaga. Na ũndũ ta ũyũ mũno mũno ũcũngagĩrĩrio nĩ mbara kana mũtino. Na maita maingĩ rĩrĩa gwakorwo na kĩndũ ta mbara, atumia na ciana nĩmathiaga handũ harĩa he hakuhĩ na hao ta harĩa hena cukuru kana mathibitarĩinĩ makĩone handũ ha kwĩgitĩra kumania na mbura, rĩũa na heho. Na magakĩona handũ hega ha gũkoma. No tiga ona mbara, nigũkoragwo na mathúĩna mangĩ ta ma mĩaki kana ona maaĩ gũgakorwo kuurĩte mũno, nyũmba cia andũ cikahatwo, kana akorwo ni mwaki nyũmba cia andũ cigakorwo nĩ ciahĩa na magakorwo matirĩ na handũ ha gũikara. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo wĩ ũndũ mũritũ tondũ andũ matikoragwo na kĩndũ. Maita maingĩ matikoragwo na gĩakũrĩa kana maaĩ matheru marĩa mangĩhũthĩra ota ũrĩa marahuthagĩra kũu mũciĩinĩ, na nĩ ũkoragwo ũndũ wina kĩeha mũno.

Haha nĩ haroneka nĩ atumia kana aĩrĩtu me handũ ĩgongona-inĩ kũringana na ũrĩa hathondeketwo. Hena neti na hena itĩ cirĩa cikoragwo magongona-inĩ. Nĩngi nĩmaroneka nĩ mĩkĩrĩte nguo ĩmwe, na ciothe nĩ cihanaine na nĩmeyohete ĩtambaya, na mena mĩgathĩ, na makoneka mena thĩkati ngũhĩ cia rangi ũmwe. Nĩ haronekana hena ũkũngũĩri wĩho, na hakoneka nginya nĩ handũ marakenanĩra, kũringana na ũrĩa makenete kana ũrĩa magĩikarĩte. Kwĩna kĩndũ marakũngũĩra, kana ĩgongona rĩrĩ nĩ rĩa gũkũngũĩra ũndũ mekĩte hamwe kana undũ ũmarehete hamwe. Nĩngĩ kũringana na ũrĩa maikarĩte aah na handũ hau harĩa marĩ, nĩ haroneka nĩ handũ hegũkorwo na andũ aingĩ, tondũ nĩ rumu nene, ĩna itĩ nyingĩ njare, na ona ũrĩa ĩthondeketwo ĩkoneka no ũhoro wa gũkũngũĩra ũndũ.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtagwo stamp na ĩhũthĩkaga gũtũma marũa. No kĩndũ gĩkĩ gĩtionekaga kaingĩ mũno gĩcigo-inĩ gĩakwa rĩu, nĩ ũndũ maũndũ no mathiĩte mathiĩte na mbere. Na tha ici gũtũma ndumĩrĩri, nĩ ũkũhũrĩra mũndũ thimu nĩguo akinyĩrwo nĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa ũrenda kũmũkinyĩria, kana ũgakĩmũtũmĩra mecĩnji thimũ-inĩ akĩhote kũmenya ndũmĩrĩri ĩrĩa ũrenda kũmũtũmĩra. Tha ici mũno mũno, wagĩtũma mecĩnji hatirĩ bata, kana wakĩhũrĩra mũndũ thimu hatirĩ bata wa gũtũma ĩrũa. Nĩ ũkoragwo nĩ ũndũ rĩu nĩ wahĩtũkirwo nĩ mahinda. No gwĩ ciana iria ciri o o cukuru, tha ingĩ nĩmatumagĩrwo kandi cia kũmendithĩria maũndũ mega kĩgeranio-inĩ, icio rĩu no cihuthagĩrwo, no citũmaguo na stamp ici, no ti ũndũ ũhũthĩkaga mũno. Na nĩ ũndũ ũthiĩte ũkĩrĩtwo nĩ mahinda nĩ kũringana na maũndũ, o ũrĩa bũrũri ũrathiĩ ũkũrĩte, noguo kwĩna maũndũ merũ maraumĩra na marĩa marahũthia maũndũ nĩguo tũkinyanĩrĩe ndũmĩrĩri iria ũngĩenda gũkinyĩria mũndũ ũrĩa ũngĩ e haraihu nawe.

Nĩ kuonania mĩgũnda nĩ ĩkũnyiha, mĩgũnda ĩrĩa tũhandaga irio citũ. ĩngĩtuĩka mĩgũnda yothe nĩ yatuĩka ya gwaka ĩĩ, nacio irio citũ cikuuma kũ? Hau nĩ ndĩrona hena thĩna, mũno mũno kũndũ kũrĩa gũkoragwo nĩ kũndũ gwa kũhanda irio. Kwa mũhiano ta kaũntĩ ya Kiambu rĩ, ũndũ ũyũ nĩ ũroneka mũno. Kũrĩa kũretagwo nĩ kũndũ kũrĩa irio cimeraga, kana nĩ kũndũ kũrĩa andũ mahandaga irio. Ũkona rĩu nĩ magayania, tũgatuĩka tũmĩgũnda tũnini kana tũrĩa tũretwo tũ plot i, ũkona rĩu andũ nĩ maranjia gwaka nyũmba cia gũkomborithia. Hau nĩ ndĩrona harĩa mbere nĩ harĩkoragwo na thĩna, tondũ andũ aya rĩ, irio ciao iriumaga kũ? Nĩ gũgũkinya handũ bũrũri ũyũ wage irio cia kũigana na tũgakoragwo nĩ tũragũra irio kuma mabũrũri ma nja. Na irio icio gũka gũkũ Kenya no thogora wĩ igũrũ kwĩ mũkenya, ti ta irio iria twĩkũrĩirie gũkũ. Rĩu nĩ kuonania mũtũũrire nĩ ũkũritũha. Ningĩ bũrũri ũtarĩ na irio ciake ĩ, andũ acio nĩ magũkorwo makĩrĩha indo na goro mũno. Kana ona irio ngũrani ciage kuoneka ũrĩa cironekaga, tondũ ithuĩ ene tũtirehandĩra irio icio, na no tũgũrire kuma nja.

Nĩ ndanyĩte kũthondeka mũgũnda wakwa na njĩra ya kũhũthĩra thumu, mũno mũno thumu wa ng'ombe tondũ nĩ wũikaraga tĩĩri-inĩ mũno. Tondũ ũngĩthondeka mũgũnda waku na thumu wa ng'ombe kana ona thumu ũrĩa ũngĩ wothe ta wa ngũkũ kana wa mbũri nĩ ũgacĩragithia ũrĩmi waku. Mũno mũno ũrĩmi wa indo ici cikũraga thutha wa mĩeri ĩtatũ. Kwa mũhiano mboga kana ona mbembe na mboco. Nĩngĩ nĩ, hakwa nĩ ndĩreciria kwanjia kũgũra mahiũ nĩguo ndige kũgũra thumu ũcio. Tondũ ndĩna mahiũ ta ng'ombe, kana mbũri, kana ngũkũ, na cikorwo ciĩ nyingĩ no cindeithie kũnyihanyihia ngarama ya kũgũra thumu ũcio. Ngakorwo no niĩ ndĩrethondekera thumu ũcio nĩguo kũgacĩrithia tĩri wakwa. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ ingĩkorwo na mahiũ macio na nĩmarathondekera thumu mwega, nĩ ngũhota kũigania, ngorwo ndaigania wakwa, na nginya hote kwenderia arĩmi arĩa angĩ me hakuhĩ naniĩ. Rĩu nĩ ngwenda gũtukania ũrĩmi wa mĩmera na ngorwo ningĩ ona na ũrĩmi wa mahiũ nĩguo o hĩndĩ ciothe kwĩ handũ ndĩrateithĩka. Na ndaga kwendia gĩkĩ nĩ ndĩrendia gĩkĩ mũgũnda-inĩ.

Maumĩrĩra magũkorwo memoru mũno, nĩ ũndũ mũbango ũyũ wa USAID nĩ ũrateithagia kũndũ kũingĩ mũno bũrũri-inĩ ũyũ, na mũno mũno mwena-inĩ wa ũgima wa mwĩrĩ. Nĩ tũronaga USAID ĩgĩteithia mathibitarĩ-inĩ, ĩkaheana ndawa, ĩkaheana ũteithio mũingĩ mũno mwena-inĩ wa maũndũ ma ũrigitani. Na kũninwo kwa mũbango ũyũ nĩ ũgũkorwo na, nĩ ũgũthũkia maũndũ maingĩ mũno marĩa marathiĩte na mbere na gũcoke thutha. Nĩngĩ mũbango ũyũ nĩ ũrateithagia andũ arĩa morĩte mabũrũri mao, magoka kũrĩra Kenya, tondũ nĩ marateithagio na kĩndũ ta irio, magateithio na mathomo, makaheo ũrigiti wa burĩ, makaheo nginya irio. Na rĩu mũbango ũcio kuga nĩ waninwo, nĩ kuga andũ aya me hatĩka-inĩ nene ya kwaga maũndũ marĩa matũmaga mũndũ atuĩke mũndũ, tondũ wagĩte irio, kana maĩ, kana ũrigitani, nĩ kuonania wĩhatĩka-inĩ. Ningĩ ona mwena-inĩ wa mathomo, nĩ ĩrateithagia mũno mwena-inĩ wa mathomo, na nĩ kuonania harĩ arĩa marateithagio no hacoke thutha mũno.

Niĩ ndereirwo itũũra kana kaũntĩ ya Nyerĩ, na ngĩkũra ndakorire aciari akwa marĩ arĩmi a mahiũ, na a mĩmera. Rĩu nĩ ndathomire ũhoro wa ũrĩmi kuma aciari akwa na ũndũ ũcio nĩ wangenagia mũno tondũ ona ngĩkũra nĩ ndonaga gũtirĩ hĩndĩ twagaga gĩa kũrĩa, tondũ nĩ twahotaga kũrĩma. Gũtirĩ hĩndĩ twagaga kũrĩa nyama tondũ nĩ twakoragwo na mahiũ. Rĩu ũndũ ũcio nĩ wangenirie naniĩ ngiuga no nyende gũtuĩka mũrĩmi ota ũrĩa aciari akwa marĩ. Na gũtuĩka mũrĩmi nĩ kwĩragwo, kũrĩma nĩkuo kwĩenda. Ũtakũrĩma kana wĩna ũhooti wa kũrĩma na ũkaremwo, maita maingĩ nĩ wonaga nĩ ũgũthĩnĩka nĩ kwaga irio. Ningĩ na no ũkorwo ndũrĩ wĩra, na wĩ mũrĩmi nĩ ũkũhota kũrĩma irio cia kũigana bamĩrĩ yaku na nginya cia kwendia. Na nĩ ũkũhota gũtwara mũtũrĩre na mbere. Ningĩ kũringana na bũrũri witũ ũyũ na nĩ wagĩte mawĩra ĩ, ithuĩ ta mbeũ njĩthĩ nĩ tũrona nĩ ũndũ mwega gũcokerera mĩgũnda itũ tũkahota kũrĩma. Na, tũkarĩma na ũrĩa andũ mararĩma thikũ ici na gũthondeka tĩĩri witũ na tũkagũra mĩmera ĩrĩa mĩega. Tũkahota kũhota nginya kwendia mĩmera ĩyo tũkona mbeca.